Tijni kaka itimo e alworawa, ipuro puodho mabed maler. Kaeto iweye ndalo moko, mo, ma yugi manopurka ka two, kaeto ikomo. Bangé no irito, ka koth osechwe, to gik mane opidhi, kodhi mane opidhi ka chako ti

pichani nyiso ni en ndalo oro. Ndalo oro, gik moko two, yiende two, lum bende two. Lowo koro dong ka onge gima oume. Koro ka auka okudho, to aukano, gi yamono, tingó lowo mater kama chielo. Kendo olilo alwora, olilo yamo ma wayweyo.